Mae en chiemo miluongoni omuogo. En omuogo moselosi maa tong' osegole puodho mopoke mong'ade matindo tindo. Koroo idhii kuoge. Kaka idhi kuoge idhii kawe tisoye eyi ogunia. Kose soye eyi ogunia bang' ndalo ariyo kata bang' ndalo adek ibro gole kosekuok motimo yier bang'e ibro gole tichwero yierogo kosechuer yierego tidogi iswage iswage koseswage too imoye kose moye basto imoye kata ndalo adek bang'e koro obiro bedoni en oikore ma koro inyalo dhii rege ikike kata gibel, oduma kata kal inyalo tii kode eyore mopogore opogore koero iruo kode nyuka inya ted kode kuon. Mano ekaka ang'eyo kaka inyal los gino. Omuogono. mmh.Ma en chiemo miluongoni omuogo.